Eturore, ore eturore naa enetipat amu, ninye naibungita uchumi olosho le Kenya telulungata. Enetipat si ena bae amu, ore eturore naa enkoitoi sidai ena natumie iltunganak endaa nainos tiatua olosho. Ah teneturisho iltunganak nekesisho naa ketum endaa. Enetipat si ena bae amu ore pee eturishoi iltunganak nekesisho nemir imasaa nakesusua too mukutani enye naa ketum iropiyani. Keetae imbaa kumok naipirta eturore nanare pee eyiolou iltunganak. Keetae ilchanito opashipasha onare nitumiae tiatua emukunta aibooyo imoyiaritin arashu, ninye enyaru tiatua emukunta kulo shanito pee melo ake neitumia olaturoni olchani neinyial arashu ninye nepej inkaitubulu enyenak, tiatua olchamba. Kenare nitengeni ilaturok kuna baa akeetae iltunganak oota engeno naipirta kuna pee eiboori inkasarani tiatua imukuntani.

Osokoni. Ore osokoni naa ewueji netumore ilamirak tenebo olainyiak oh omasaa napashipasha. Enetipat osokoni amu, enkoitoi nabo naasie iltunganak biashara naa ore biashara naa enetipat amu, ninye naibungita uchumi olosho le Kenya telulungata. Enetipat si ena bae amu, keeyau naboisho tenebo osotua tiatua olosho. Ah tenetumo iltunganak tiatua osokoni netoni tenebo teseriani. Enetipat si osokoni amu, ewueji napuo iltunganak ainyiangunye endaa nainos tiatua irmareita lenye. Ore si ilaturok kumok naa keeya imasaa natekesutua tiatua imukuntani enye osokoni paa epuo amir netum iropiyani naitumia too kulie baa kumok e maisha.

Eturore. Ore eturore naa, enetipat amu, enkoitoi sidai ena natumie iltunganak endaa nainos tiatua irmareita lenye. Enetipat si eturore amu, enkoitoi sidai ena natumie iropiyani ah teneunisho olaturoni nekesisho nemir imasaa emekunta enye naa ketum iropiyani naitumia too kulie kulie baa kumok e maisha . Enetipat si eturore amu, ninye naibungita uchumi olosho le Kenya telulungata. Keetae imbaa kumok naipirta eturore nanare pee itengeni ilaturok pee eyiolou. Keetae ebolea napashipasha naitumiae egirae aitubulu inkaitubulu napashipasha na kenare pee itengeni ilaturok ena bolea pee eyiolou. Keetae si imoyiaritin arashu ninye enyaru naidim aitanyamala inkaitubulu inonok naa kenare pee iyiolou enkoitoi arashu ninye olchani lidim aitumia pee ibooyo kina moyiaritin arashu ninye enyaru tiatua emukunta ino.

Enturore, ore enturore naa ene tipat amu enkoitoi natumie iltunganak ena, nainos tiatau ilmareita lenye. enetipat sii ena bae amu enkoitoi, natumie iltunganak iropiyiani. nemir imasaa oo ropiyiani enye, naa ketum iropiyiani naitumiae too kulie baa kumok naapashipaasha emaisha. keetae imbaa kumok naipirta enturore. nanare pee itengeni iltunganak. ore nkulie aitubulu naa kenare nishori arashu nepikakini support pee etumoki atubulu esidai. nemegila, ore nkaitubulu naijo ilamasurin naijo ilnyanya, naa kenare pee nebukokini Kuna tokitin pee etumoki atubulu esidai neisho sii te sidai.

Ore eramatare oo suk na enetipat amu enkoitoi ena natumie ltunganak endaa amu tenetum kule ashu nkirik tosun na kinasayu enkoitoi si sidai ena antumie ltunganak iropiyiani aa tenemir ilaramatak isu enye na ketum iropiyiani naitumiai tiatua maisha ore si enkiremore netadoyie tiatua olosho lekenya akeetae imoyiaritin napashipasha naitanyamal isum inonok ashu nkaitubulu inonok tiatua emukunda netadoyie enabae enkiremore tiatua olosho le kenya kenare nitau serkali suluishi enabae ashu nkoitoi moyiaritin kumok nitanyamal keetae si enyaru naitanyamal nkujit ashu nkaitubulu tiatua emukunda nakenare ningoruni eolata nabikoo petumokini ailepunye enkiremore tiatua olosho le Kenya oteseuseu nalulunga.

Ore enturore naa enetipat amu enkoitoi ena natumie iltung'anak endaa nainos tiatua ilmareita lenye. Enetipat sii enabaye amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata. Ore anaa nelotu teknolojia neetai imbaa kumok enturore naibelekenye tiatua olosho. Naakenare neiteng'eni ilaturok arashu ninye ilaramatak kuna baa peyie etumokini ailepunye enturore tiatua olosho. Keetai inkoitoi napashpaasha naitumiai egirai aitubulu inkaitubulu napashpaasha aaketai inkaitubulu naitubuluni egirai aitumia mbegu neetai inkulie aitubulu naitubuluni egirai aitumia ilng'osil, imbenek, intona arashu ninye inkulie rubat oonkeek. Kenare neiteng'eni iltung'anak kuna baa peyie etumokini ailepunye arashu ninye aitalelekia enturore tiatua olosho. Keetai mpolea tenebo ilchanito naitumiai tiatua emukunta nakenare neiteng'eni iltung'anak kuna baa pee eyiolou. Keetai sii enyaru naaidim aitanyamala inkaitubulu inono naakenare niyiolou.

Eturore. Ore eturore naa, enetipat tiatua olosho o si te seuseu nalulunga amu ninye naret iltunganak pee etum endaa. Enetipat si eturore amu, enkoitoi sidai ena natumieki iropiyani ah teneunisho iltunganak nekesisho nemir imasaa oo mukutani enye naa ketum iropiyani. Keetae imbaa kumok eteknologia naaetuo enaa nelotu teknologia naipirta eturore naa kenare nitengeni iltunganak kuna mbaa peyie etumokini ailepunyie eturore tiatua olosho o sii te seuseu nalulunga. Keetae inkoitoi kumok naitumiae egirae aitubulu inkaitubulu, aaketae inkaitubulu naitubuluni egirae aitumia pegu, neitubuluni inkulie egirae aitumia itona arashu ibenek orgosil naa kenare neyiolou iltunganak kuna mbaa peyie ilepunyieki ena ramatare. Keetae si imoyiaritin napashipasha tenebo enyaru naidim aitanyamala inkaitubulu inonok na kenare pee iyiolou inkoitoi nidim aitumia pee ibooyo kuna baa tiatua emukunta ino .

Ore too nkolongi natulusotie nilepua oleng uchumi tiatua olosho netagolo gharama eh maisha na kenare neyiolou iltunganak eniko pee etoni arashu ninye peyie eitoti irmareita lenye. Kenare ningoru iltunganak isiatin naas pee etum iropiyani naidim ainyiangunye endaa naitotie irmareita lenye. Kenare si neas iltunganak esiai oo nkaik enye arashu ninye neturisho iltunganak neun endaa pee etum etoki nainos tiatua irmareita lenye. Kenare si ningoru sirkali ewalata nabikoo tialo kuna mbaaa amu ore pee eilepu uchumi olosho oleng naa, kelelek eilepu esiana oltunganak aisinak tiatua olosho arashu ninye iltunganak lemeeta endaa nainos te pooki olong tiatua irmareita lenye.

Enturore. Ore enturore naa enetipat amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata. Enetipat sii enturore amu enkoitoi sidai ena natumie iltung'anak endaa nainos tiatua ilmareita lenye. Keetai imbaa kumok naipirta enturore nanare pee eiteng'eni iltung'anak pee eilepunyeki ena ramatare tiatua olosho. Keetai imoyaritin kumok tenebo indudui naaidim aitanyamala inkaitubulu inono naakenare pee iyiolou inkoitoi nindim aitumia peyie imbooyo kuna baa tiatua emukunta ino. Keetai sii impolea nindim aitumia pee esiana omasaa nikesu temukunta ino nakenare pee eyiolou iltung'anak kuna baa pee melo ake neitumia oltung'ani empolea nemeret. Keetai sii enyaru naidim aitanyamala inkaitubulu inono naakenare pee iyiolou inkoitoi nindim aitumia peyie imbooyo enyaru tiatua emukunta ino. Kenare sii neyiolou iltung'anak enemiraki imasaa enye tenekesisho peemelo ake nekesisho oltung'ani netum inkasarani.

Ore entim naa enetipat amu ore irkeek naa kitobir enkijiape oloingange nayeg iltung'ana enetipat sii ilkeek amu keyau enchan ashu olari nemira eguarai enetipat enkiteng'eni iltung'ana mbaa kumok naipirta ormanyara aa nitengeni iltung'ana lee Eun irkeek peeyie etumokini ailepunye enchan tiatua emurua keetae sii nkeek etipat ena irmaembe, irmashungwa, Ovakado naa edim oltung'ani atunoo nekesu irmatunda neinos kenare pee eyiolou iltung'ana Kuna mbaa pee etumoki ailepunye enturore tiatua olosho kelo netai emoyiaritin ashu ninye dudui naidim aitanyamala irkeek linono naa kenare pee eyiolou ilchanito ashu nkoitoi nidim aitumia pee eboyo Kuna moyiaritin tenebo edudui tiatua entiim ino enetipat sii ilkeek amu kisho iyiok oloip sidai nishop sii emasaa nikituno tiatua emukundani oloip sidai nibooyo osiwuo

Ore olmanyara naa enetipat. Kenare neyiolou iltung'anak arashu neiteng'eni iltung'anak tipat olmanyara o sii inkoitoi naaidimi aitumia peyie eitobiri olmanyara. Kenare neiteng'eni iltung'anak ajo enetipat teneun ilkeek arashu ninyee pee medung' iltung'anak entim amu ore entim naa ninye nayau enchan naa keitobirr sii enkijape oloing'ang'e. Ore toonkolong'i natulusoitie neibelekenyate oleng' imbaa naipirta oloing'ang'e neayua ena baye inkasarani kumok amu ore toolubot napashpaasha olosho netadoyio imbaa naipirta enkiremore aa ore too kulie lubot olosho nemekure eatai enchan naitumia iltung'anak peyie eunisho. Ore sii tookulie lubot netasapuka eitanyamala iltung'anak arashu ninye inkaitubulu tiatua imukuntani. Kore sii toonkulie lubot netasapuka oleng' enkolong' naa ore pee esapuku enkolong' naa kelelek eyau imoyaritin arashu ninye indudui naaidim aitanyamala inkaitubulu inonok tiatua emukunta ino.

Enturore ore enturore naa enetipat tiatua olosho amu ninye naibungieta uchumi olosho le Kenya osii uchumi oo nkulie kwapie kumok tiatua sewuseu nalulung'a enetipat sii enturoro amu enkoitoi ena natumie iltung'ana endaa nainos tiatua irmareita lenye enetipat sii ena mbae amu enkoitoi ena naidim iltung'ani atasie biashara aa teniunisho nikisishi nimir emasaa emukunda eno naidim anoto eropiani nintumia tialo mbaa kumok ee maisha keetae mbaa kumok naipirta enturore nanare pee eiteng'eni iltung'ana peeyie eilepunyeki enturore tiatua olosho osi te seuseu nalulung'a kindim iltung'ana atunisho ata tenkata eguarai aa keetae enkoitoi naidim oltung'ani atipika enkare emukunda enye aa irrigation tenkutuk olashumba pee ebulu nkaitubulu kenare neyiolou iltung'ana Kuna mbaa pee mitoki iltung'ana anyamalu tenelotu eguarai keetae sii kulie mbaa kumok nanare pee eyiolou iltung'ana ena moyiaritin dudui arashu ninye enyaru naidim aitamyamala enkaitubulu enono

Ore enturore naa ene tipat amu enkoitoi ena natumie iltung'ana endaa tiatua olosho enetipat sii ena mbae amu ninye naibungieta uchumi olosho lee Kenya telulung'ata keetae elariyiak oyiolo mbaa kumok tiatua enturore naa ore pee eyiolou oltunga'ani Kuna mbae naa kenare pee elo oltung'ani sukuul nisumare mbaa naipirta enturore pee eyiolou Kuna mbaa neret sii elaramat keetae mbaa kumok naisumare oltung'ani tiatua sukuul aa keetae emoyiaritin napashipasha naidim aitanyamala enkaitubulu keetae sii dudui naidim aitanyamala enkaitubulu enono naa kenare niyiolou iltung'ana Kuna mbaa tenebo sii nkoitoi naidim aitumia pee tiatua emukunda enye keetae sii mbolea napashipasha naitumiai tiatua emukunda naa kenare pee eyiolou iltung'ana peeyie etumokini aiboyo arashu ninye ailepunye enturore tiatua olosho kenare nitengene ilaturuk Kuna mbaa peyie mitoki anyamalu tiatua enturore enye

Enturore enetipat ena mbae amu ninye naibungieta uchumi olosho le Kenya tenebo si kulie oshon kumok tiatua sewuseu nalulung'a enkoitoi sidai ena natumie iltung'ana endaa nainos tiatua irmareita lenye keetae mbaa kumok oleng naipirta enturore na kenare pee eiteng'ene iltung'ana Kuna mbaa keetae enkoitoi ee mulching tee nkutukuk oo lashumba aa enkoitoi ena nidim aitumia tiatua emukunda eno peeyie e oyo enkare tee nkulupuoni pee mitoki alo nidim sii aboi enyaru pee mebulu arashu pee mitanyamal enkaitubulu enono edim oltung'ani aitumia orkujita arashu enkardasi arashu ninye enteri esukuta oo sii nkulie tokitin kumok ena mulch tiatua emukunda enye kenare nitengene iltung'ana Kuna mbaa pee eilepunyeki enturore tiatua olosho keetaysii moyiaritin napashipasha oo dudui naidim aitanyamala enkaitubulu enono naa kenare niyiolou enkoitoi nidim aitumia pibooyo Kuna mbaa pee mitanyamal ake nkaitubulu enono tiatua emukunda eno